Tala na Branch nĩ kambuni iria ikombithagia andũ, mbeca thimũ-inĩ na ndũrabatara gũkorwo ũgĩthie wabici ciao, ũrabatara gũkorwo ũrĩo na thimũ smartphone nĩgetha uhote kwa mũkĩra ũtũngata ũyũ na nĩ ihuthĩtie maũndũ tondũ mũndũ nĩekwamũkira mbeca ona ũtarĩ na rĩngĩ wĩra wa kũonania kana wĩnagũo ũkahota kũhingia mabataro maku hihi marĩa maguteng'eretie ũtarĩ na thina owothe. Mũgarũ na bengi, tondũ bengi no nginya ũkorwo ũkĩonania wĩra ũrĩa ũrũtaga, ũkorwo ũkĩonania wĩna kĩndũ kĩngĩkũrũgamĩrĩra hihi ũngĩremwo nĩ kũrĩha mbeca icio. NoTala na Branch makũheaga tũ thutha wa kũihũria ona gũikĩa ihoya rĩakũ na thimũ yakũ.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tũwĩkaga na mbombo ĩrĩa ĩcuragio mũgongo, ũgathima ndawa yaku kũringana na gĩthimi kĩrĩa wĩrĩtwo ũthime, ũgatukania na maĩ, ũkahũra, na ndũkoragũo ũrĩ ũndũ mũritũ, tondũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ mahinda maingĩ na maingĩ tũtirĩithagia ng'ombe nyingĩ, tũrĩithagia hihi o ĩmwe, kana igĩrĩ, ũguo ũndũ ũyũ mũndũ nĩ ahotaga kũwĩka na ihenya, na ũtarĩ mĩnoga, nĩkĩo o na kũwĩka na mbombo ya mũgongo ndũkoragũo wĩna mĩnoga mĩingĩ kana ũritũ o wothe.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, tũwĩkaga na njĩra ya mbombo ĩrĩa yagũcuria na mũgongo. Ũgagĩkĩra ndawa yaku itukanĩtio na maĩ ũgakua na mũgongo. Ũgacoka rĩu ũgagĩthiĩ kũhũra ng'ombe ciaku. Gĩtũmi, ithuĩ ng'ombe tũtirĩithagia ng'ombe nyingĩ. Ũguo ona hĩndĩ ĩrĩa ũmĩkuite na mũgongo ndĩngĩkũnogia, tondũ ndũgũkorwo ũkĩmĩkua kwa ihinda iraya. Nĩ ũkũhũra, na ũrĩkie ona ũtarĩ na mĩnoga mĩingĩ.

Nĩnguona he na bata, na kwagĩrĩire mũndũ gũthoma mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yandĩkĩtwo nenda-inĩ cia ũkombithania, ũtanamba kũingĩra kuo. Tondũ nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩmenya, maũndũ marĩa wagĩrĩire gwĩka na marĩa ũtagĩrĩire nĩ gwĩka. Nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩmenya mĩrĩhĩre, o na maciaro ma mbeca iria ũrathiĩ gũkomba. Nĩ getha o na ũtanakomba, nĩ ũgũhota kwĩbanga ũmenye ũrĩa ũkarĩha mbeca icio mũtegũthumbũrana na arĩa magũkombithirie. Ona ningĩ ũmenye nũ wagĩrĩire gũkũrũgamĩrĩra, nĩ namba ya ũ wagĩrĩire gwĩkĩra. Tondũ rĩngĩ na rĩngĩ, andũ nĩmathiaga magekĩra namba iria cia andũ ona matoĩ.

Ũrĩithia wa mbũri nĩ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, ona akorwo ti mbũri icio nyingĩ, no nini cia mũndu gũkorwo akĩrĩithia tondũ tũmĩgũnda twa gwitũ tũtikoragwo tũrĩ tunene, no andũ nĩ marĩithagia ona akorwo matikũrĩithia kwa ũingĩ, mũndũ ni ekũrĩithia kuma mbũri ikũmi gũcoka na thĩna igakorwo cirĩ uteithio wake wa rũciũ ona gũkorwo ikĩmũteithia na thumu, ona ũngĩkorwo wĩna bata waku, no ũhote kũnyita na wendie ũrute bata ũrĩa wĩnaguo.

Nĩndĩ ndakorwo ngĩihũria rũũni na kambũni imwe ya ũkombithania gũkũ bũrũrinĩ, ndĩ na bata wa gũkorwo ngĩimbaimbĩrĩria biacara yakwa. Na onakorwo nĩndatuĩkire wa gũteithĩka, nĩndoire ihinda inene mũno ndingĩkatuĩka wa kwamũkĩra mbeca icio, na nĩngĩ ngĩkorwo ndĩ na maũndũ maingĩ mũno mendekithagio nĩgetha hote kuona mbeca icio. Wa mbere no ngĩnya ndingĩakorirwo na kĩndũ kĩrĩa kĩranũgamĩrĩra, na nonginya ngorwo ndĩ na wĩra ũrĩa ndĩrathiĩ kuonania nĩguo ndutaga. Na maũndũ macio mothe nĩndekire, no nĩkuoire ihinda iraihu mũno ndingĩgatuĩka wa kuona mbeca icio, onokorwo nociokire na ikĩndeithia. Na ngĩcoka gũkinya nĩ kũrĩha, nĩndarĩhire no nĩndarĩhire na mathĩna maingĩ mũno. Tondũ wa mbere, interest yao yarĩ igũrũ mũno, na ihinda rĩrĩa ndahetwo rĩa kũrĩha mbeca icio rĩarĩ o inini. Guo nĩndarĩhire, no nĩndacokire ngĩkorwo ndĩ na ihinda iritũ mũno na ngĩhinyĩrĩrĩka, ona nginya biacara ĩo ĩkĩhinyĩrĩrĩka mũno. Tondũ mbeca iria ndaheirwo, ndacokire kũrĩha o hakuhi maita merĩ ma mbeca iria ndahetwo. Guo nĩrũteithagia mũndũ rũũni, kwa ihinda rĩu no.

Maũndũ maya nĩmakoretwo marĩ ũteithio kũrĩ Andũ aingĩ, ona mĩrutĩre-inĩ ya mabiacara nĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria Andũ na kũmahe mbeca, ngombo. No nyingĩ ciacio nĩirakorwo cĩrĩ na interest ciĩ igũrũ mũno. Ona igakorwo ikĩhinyĩrĩria mũkombi mũno. Tondũ rĩngĩ nĩũgũkomba mbeca ũrendwo ũrĩhe na ũikie imwe, na rĩngĩ ndũngĩkorwo ningĩ wahota gũcicokanĩrĩria. No hihi na rĩngĩ na rĩngĩ Andũ nĩmakoretwo mũndũ rĩngĩ nĩũnyitirwo nĩ ũndũ wa na ihenya na ndũrĩ handũ hangĩ ũngĩrutire mbeca. Ũkona tu ukombe kũu na magagũteithia. No thengia KCB, na M-Shwari, na Tala, na Hustler Fund, ici ingĩ nĩikoragwo rĩmwe na, itarĩ na mĩtaratara mĩega tondũ nĩmegũkũhũrĩra thimũ na makwarĩrie ũrũ, ona mahũrĩre Andũ arĩa me thimu-inĩ yaku makĩmwĩra nĩ wakombire na nĩũremetwo nĩ kũrĩha. Ona makĩandĩkĩra Andũ mecinji cia kũmera nĩwakombire mbeca na ndũri wahota kũrĩha. Rĩu rĩmwe hau hagakorwo hatarĩ hega. No naho, nomateithagia, tondũ rĩngĩ nĩmahatũraga mũndũ kũrĩa angĩkorwo ahatĩte, na ũgateithĩka ndagĩka-inĩ ĩo.

Ici ciothe nĩ sacco, kana bengi irĩa itethagĩrĩria andũ, kũigithia mbeca ciao, kana kũiga shares na nĩgetha hĩndĩ ĩria, wakorwo ũkĩbatara gwĩka ũndũ na ndũrĩ na mbeca no ũcoke ũthiĩ ho, ũkombithio mbeca ciaku na maciaro me thĩ. Nĩiteithĩrĩrie andũ, angĩ mũno, arĩmi, aruti a wĩra, andũ a mĩthemba yothe, o mũndũ ũrahota kuona kĩndũ gĩake akaigithia hau. Nĩikoretwo ci rĩ ũteithio mũnene mũno o na icagi-inĩ o na matũũra-inĩ maitũ o na mataũni-inĩ cigateithĩrĩria andũ, gũkorwo magĩaka o kahora kahora, na nĩgetha mũndũ akahota kwĩrũgamia, o na gwĩka maũndũ make marĩa, angĩkorwo agĩbatara gwĩka o na rĩrĩa arĩ na ũnyihu wa mbeca.

Nĩgetha ũhote kũrĩha marĩhi maku ma SHA na ndũrĩ mwandĩke wĩra ũrabatara wambere kwamba kwiyandĩkithia wathie wabicinĩ cia Huduma ũthie wĩyandĩkuthie kana cyber ũkorwo ũrĩ memba wĩyandĩkithĩtie wa SHA, weyandĩkithia ũkandĩkithia maũndũ marĩa mothe ũrorio, na thutha ũcio nĩ kũrĩ handũ hakinyaga ũkonio ũrĩa ũngĩrĩha na ũrĩhaga na thimũ koguo no nginya ũkorwo na mbeca thimũ-inĩ ũkaheo namba ĩrĩa ĩrĩhaga ya motungata ma thirikari ĩrĩa ũrĩhaga nayo ũgatũma watũma ũkandĩka namba yaku ya kĩbandĩ nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ namba yaku ya gũgũtambũra wee nĩwĩyandĩkithĩtie na SHA warĩkia ũguo warĩha na m-pesa nĩũgũcoka wamũkĩre ndũmĩrĩri thimũ-inĩ yaku atĩ nĩwarĩkia kũrĩha SHA na mbeca ciaku nĩciamũkĩrĩtwo kũu.

Maũndũ mabata haha nĩ maya, gũtigĩrĩra nyina wa mwana nĩ agĩa mwana atarĩ na thĩna o wothe hakuhĩ na thibitarĩ, kũmũbundithia mĩtugo mĩega ya ũgima mwega wa mwĩrĩ ona thutha wa kũheo mwana, kwĩhota kwĩmenyerera ihinda-inĩ rĩrĩa e mũritũ, gũkorwo akĩmenyerera ona mwĩrĩ wake, gũkorwo akĩharĩrĩrio nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũtuĩka mũciari.